Ee ore enikoni tenenyae ele matundai tenkarna strawberry aa enkarna olashumba ina , naa pingwet ake, ningas duo naji aisuj paintoki taata agwet oltungani oyieu negwet, kake ore oshi enkumoi oltunganak naa kedungdung duo aitushul orkulie matunda ,nenyae naa aikuna nejia. Kake etii irkulie laa kitushul oleleo matunda kulie , nepiki atua enoshi birika enoshi naisiagi metooki metaa naji tenkoitoi e juice. Niaku etii nkoitoi naa nena naapasha nainosieki naa ele matundai aa indim ainosa aa ninye openy waa ake duo nisuj ninya , nitoki saa ingine nintushul orkulie matunda pinya naa eboito olelo matunda anaa fruits, nindim sii nai aisiaga niok naa tenkoitoi e juice . Niaku nejia naa ikunakinoi ilo matundai niaku ina naa enkinosa naa ilo matundai ojo tenkutuk olashumba strawberry.

Ore ena daa nidolta tene naa osinkiri naa kelelek oleng' enkitobirata ena daa aa ing'asa adung'u naa ilo sinkiri niisuj aitau duo orkererio le nkoshoke, nintau mpaka kulo leleoni le shumata. Ore ake piisuj metaa duo safi, nidumu eilata nipik emoti nincho mirowuaja pii katukul nipejie taata ilo sinkiri mpaka ometoyio nidumu nipik kando. Ore naa piindip ina siai, nidumu tenakata kitunguu ornyanyak, nintobiru orkitoyoyo. Ore ake piintobiru ilo kitoyoyo lornyanya, nidumu oladuo sinkiri lino litapejo nidung'dung' adung'dung'oki atua ena moti taata adung'dung'oki duo sapusapukin mee nkunyinyik oleng', nincho naa tenakata nipising' nincho mitotua ayiarakino naa atua ilo kitoyoyo le kitunguu ornyanya o pooki nkae toki nitipika atua. Neeku ore pee ipising' nincho metotua, nesidanu naa tenakata nena puka neoku, neaku indimi ake naa ninosie pooki toki yeyote niyeu, ena orgali arashu inosie ake ai toki pooki niindim ninosie. Neeku neija naa ikununi eneyeri ina daa natii ina pisha.

Ore entoki nalio tena pisha, naa entoki najoi te enkutuk o ilashumba smoothie, naa ore naa ina toki naa ilmatunda ainani kumok idumu nintushul te enooshi birika ositima nisiagie, aitobiru taata nipik, tenitoponikia kule, etii iltung'ana ooponiki Yorghut, neitobiruni taata entoki naijo oloshoro naa ninye ina taata naji smoothie. Aitushull ake duo ilmatunda pookin, nipik atua ina birika ositima, nirony taata neisig ina birika lelo matunda pookin, naa indim naa naaji niponiki nena le kule duo naa furesh arashu iponiki kuna oshi naaji yorghut, nintobiru taata ina smoothie, niponiki esukari, ashu etii iltung'ana ook neija neakuu nintobiru taata ina toki naji smoothie ninye najo te ekuna kikombeni, ore ake pee eidip ina mashini aisiaga nepiki inkikombeni naa neoki eton eitu naa taata ana oloshoro olmatunda, neaku neija eikuni teneitobiruni ena toki nalio te kuna gilasini.

Ore enikuni enitobiruni endaa natii ena pishaa naa nkwashen ake idumu nidung'dung' ning'asa agwet nidung'dung', niisuj niragie te kando metoito. Nidumu enkiti are ning'oling'olie enkurma eng'ano aitobiru taata enkiti kurma eng'ano nabebek. Iindim atipika dania ashu nkuti spices akeyie pookin niyeu nipik we nkiti toki oshi najo food color, niindim naa taata aikoroga pookin tenebo o shumbi menotito naa orang'i sidai. Nintoki taa adumu emoti nipik eilata ninteleki enkima ninjo metapejoyu ina ilata pii airopi airowuaju katukul. Neeku idumu ake kuna kwashen duake duo inonok nisuja, ninkausha metaa metii enkare, nintadoiki atua ena ng'ano ning'oji aing'oling'ol mimulmulai ena ng'ano kuna kwashen, nintoki adumu taata nena kwashen nintadoiki atau eilata metapejoto o mpaka neoku nintayu nipik taata esaani safi. Nintoki ashukokino aikunaki neja aaku idumu ake nkwashen nintadoiki atua enaduo ng'ano, ning'asa aikoroga aimulmulaki atua enaduo ngano, nintoki adumu taata apik atua eilata o meoto. Neeku neija naa ikununi tenitobiruni kuna tokitin naa nalio te mpisha. Neeku kelelek oleng' enkitobirata naa neija naake ikunakini ina kitobirata enye, kepuku nkuti tokitin naamelok oleng' naaji oshi viazi karai